Ore ena kaitubulai naa irnyanya naake euni ninye tenkaji naitobiruno torpuya, asi ore inakata ebulu nitobiri metaa meosh enkolong'. Nepiki enkare abukoki orkeek pee mejing' kuna pee menya inguesi.

Ore naa emukunda ena naake egirai aitobir ormutaro le nkare pee etumokini aitooko nkaitubulu enkare tenkop natii enkare oleng' metaa melau aikata enkare. Naa kitooki nkaitubulu pookin a a irpaek, ng'washen, mboosho nena tokitin pookin.